Amunee sikobo komonut kechanjan chito akobo koristab taman ak sokol matin kotinye mionoton ko kichonjoni chito asikonyorchigee chametabgee nebo borto asimaimuch kong'em mionoton missing bortonyin atkai tugul kotesendai kerichek anan komii inendet koyoe boisionik kyik ak kora ngechanjan kotoreti mionotet kwo ng'weny en bortonyin ako maimuch koib mionwogik alak cheimuch kong'em bortonyin atkai tugul ak kora chanjanet nekichonjoni chito kokochin inendet kimnotet bakoyai boisionik kyik atkai tugul matin kotinye mionotet ako mioniton koristab taman ak sokol konyolu kechonjoni chito kora en kasarta nenyolunot kou elekikisir anan komwaa takitari akobo mionitet

Chanjanetab lagok kobo komonut missing amun toreti lakwet neming'in konyor kipnotet neimuch kobois bortanyin anan koter mianwogik che imuch kong'em inendet atkai tugul tesetai koetu, ak kora konyor ngubut lakwet nemuch ne bo kwomishen ana kotoreten inendet kobois bortanyin komie ak kora bo komonut chanjanetab lagok amun ikojin lakwet kipnotet anan konorchike inendet chametab gee ne bo borto at kai tugul kotesetai koetu inendet akoi kasarta nekamuch bortanyin kobois koneken komategemeane chanjanetab anan ko mategemeanen kerichek koter mianwogiik cheimuch konam inendet at kai tugul.